Rĩrĩa nguona kanyamũ gaka kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ ndĩmenyerere na ndũmĩre njĩra cibatiĩ nĩguo kwĩrigĩrĩria kũgĩa na mũrimũ ũrĩa twĩtaga mũkingo. Na nogakorwo gakiuga atĩ tũhe arĩa marwarĩte hinya na kũmarĩria, kũmahe mwĩhoko, kũmonia hau tiho mũico, na kũmanyitĩrĩra na kũmahe indo ta ndawa nĩguo kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ ndũkakorwo makĩria mĩrĩ-inĩ ciao.

Haha ndĩrona nĩkĩmenyithia kuma benginĩ, makĩenda kũhinyĩrĩria andũ, nĩguo mahingũre bengi, ma monjorithie benginĩ, ndĩrona makĩgathĩrĩria wĩra wao, indo iria mũndũ abatiĩ gũkorwo nacio nĩguo ahingũre ahingũre nĩguo athiĩ kuonjorithia benginĩ, na ndĩrona makĩra andũ ma mabata bata wa bata wa wakũhingũra bengi ici.

Nĩguo gũkorwo ndagĩtarĩ wa gũthĩnjana, ũbatiĩ gũkorwo ũthomete mũno, nĩgũkorwo na gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ biũ, na ũbatiĩ gũkorwo na ũmĩrĩru mũingĩ mũno tondũ, ti o mũndũ akoragwo na ũmĩrĩru wa kuona indo ta thakame, na indo ingĩ cia mwĩrĩ. Ũbatiĩ gũkorwo wĩna ũmenyo mũingĩ mũno, na ũbatiĩ gũkorwo ũthomete biũ, ũkamenya ũkamenya i irũngo ciothe cia mwĩrĩ na ũkamenya ũrĩa ũngĩci ũrĩa ũngĩcirigita, na ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũmenyereri, nĩguo ndũkahĩtie ndũga nĩguo ndũkahĩtie ũkĩ ũgĩ ũgĩthinja mũndũ.

Rita rĩakwa rĩa mbere kũgetha mbembe harĩ noritũ mũingĩ mũno tondũ ndioĩ ũrĩa batiĩ gũĩka norĩa batiĩ kwanjia kana mbembe iria mbembe iria batiĩ gũkorwo ngĩgetha. Mbembe iria ngũrũ, iria ciakũrĩte ndiamenyaga no cũcũ arĩ hau na nĩandethereirie kũmenya na nĩanyonirie ũrĩa batiĩ gũcigetha. Na twarĩkia gũcigetha, nĩtwendaga kũigĩrĩra nacio gĩtheri, rĩu twathire tũkĩamba tũkĩcirutania na tũgĩcithandũra, tũgĩthambia na tũkĩhagĩra gĩtheri gitũ. Na mbembe ingĩ nĩtwendirie na nĩndakenire mũno kũmenya ũrĩa batiĩ kũgetha mbembe norĩa batiĩ gũciũnũra.

Ndarora mbica-ini ĩno hena maũndũ matiganĩte, na kĩndũ kĩambere, hena bata wa gũthiĩ gũceranga, na bata wa, hena kĩndũ kĩngĩ hakuho, hena bata ũrĩkũ wa kũhũra mbica, haya, rĩu reke njarĩrĩrie bata wa gũthiĩ gũceranga. Kĩndũ kĩa mbere, nĩũ, gũceranga nĩgũtũteithagia mũndũ, gũcanjamũka, na kweheria meciria marĩa mũndũ anĩkorwo na meciria maingĩ marĩa mangĩcũngĩrĩria, kũrũara kana kĩndũ ta kĩu, kĩndũ kĩa, kerĩ nĩ bata ũrĩkũ wa kũhũra mbica, bata wa kũhũra mbica nĩ kũiga kĩririkano, tarĩu ũyũ ũrĩa ahũrĩte mbica haha, nĩakakorwo, agĩthiĩ kurora nĩagakorwo na kĩririkano, aririkane harĩa arĩ, ũrĩa akenete, ũrĩa aiguaga, na maũndú maingĩ matiganĩte.

Mũthii agoka, agathiĩ he ngari ĩrĩa iria irathiĩ kũrĩa abatiĩ gũthiĩ, akoria ndereba ũrĩa e kũmũrĩhia. Tuge ndereba amwĩre ngũkũrĩhia magana matano, mũthii akauga, ndũngĩndĩhia kĩndũ ta four fifty, ndereba akauga aca, gũtingĩhotekeka. Mũthii makambia gũthogorana, nginya magakinya nginya makamenya ũrĩa mekũrĩhania, na mũthii akaingĩra ngarinĩ, na ndereba akaruta wĩra wake wa kũmũtwara kũrĩa mũthii ũyũ akwendaga gũthiĩ

Haha ndĩrona taarĩ mama kana no akorwo e baba wa mwana ũyũ, na kĩndũ kĩrĩa ndĩrona haha nĩta aramũrathimithia, nĩ kũmũrathima aramũrathima na bata wa gũĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ, irathimo nĩ kĩndũ kĩa bata mũtũrĩre-inĩ witũ na nĩ ũtũmaga tũkorwo na mĩaramanĩrĩro na tũgacĩre mĩtũrĩre-inĩ itũ. Na kĩrathimo gĩkĩ nĩ gĩkoragwo kĩrĩ gĩa bata na mwana ũyũ nĩekwona mawega mũtũrĩre-inĩ wake.

Kũringana na ũria ndĩrona, ndĩrona nĩ mohoro marenda gũtangathwo, no kũringana na mbica ĩno ũria yandĩkĩtwo, yandĩkĩtwo nĩ mohoro ma maheni no ndiũĩ kana nĩ ĩtumĩrĩtwo ta mũhiano kana no mohoro. No ndĩrona nĩ mohoro marenda gũtangathwo. Na kĩria gĩũkaga meciriainĩ makwa ndona ũndũ ũyũ nĩmenyaga hena kĩndũ tũrenda kũmenyithio, hena mohoro marĩa tũrenda kũmenyithio ūrĩa bũrũri ũikaire, ũria matũra mahana, ũria kũrathiĩ na mbere kana hena kĩndũ kĩa ungumania gĩkĩkĩte kana hena ũndũ wa ũgitĩri wĩkĩkĩte kana maũndũ nginya ma gũtũthomithia, ta madagĩtarĩ marĩa mokaga magatũmenyithia ũria tũbatiĩ gũika kana hena mũrimũ umĩrĩte, ũria tũbatiĩ kũrigĩrĩria na maũndũ ta mau matiganĩte.

Haha ndĩrona hena ndagĩtarĩ, na nĩ ahana ta ndagĩtarĩ wa ciana, na nĩguo ũkorwo ndagĩtarĩ, kĩndũ kĩa mbere ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũthomu mũno, mathomo nginya ma ngathĩ ya igũrũ biũ, na bado ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũmĩrĩru, na ũbatiĩ gũkorwo na ũmenyo mũingĩ mũno, na ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya kũhena mataro, nĩguo kwĩra aciari ta aya ũrĩa mekũrora ciana, na ũrĩa me ũrĩa mekũmahe irio, kĩrĩa mabatiĩ kũhe ciana kĩrĩa matabatiĩ, na maũndũ maingĩ matiganĩte, na nĩguo ũkorwo ndagĩtarĩ ũbatiĩ gũkorwo na digirii ya ya ũndagĩtarĩ.

Haha ndĩrona nĩ ũhandi wa gĩtũngũru, na ũrĩa tũhandaga gĩtũngũrũ gĩcigoinĩ gitu, wambaga ũkenja tũrima tũnini tũiganĩrĩru wega, ũgacoka ũkoya gatũngũrũ kamwe kamwe ũgaikia tũrimainĩ tuũ ũkwenjete, ningĩ ũkahumbika tĩri ũcio, ningĩ ũka ũgaitĩrĩria maĩ nginya o mũthenya o mũthenya ũkĩrĩmagĩra wega nĩguo gũtigakorwo na ria, ũgacoka ũka o mũthenya ũgaitĩrĩria maĩ nginya rĩrĩa gĩtũngũrũ gĩaku gĩkamera, na ũguo nĩguo tũ tũhandaga gĩtũngũrũ gicigoinĩ gitũ.

Haha ndĩrona mũnene wa bũrũri, na ena ũgitĩri mũnene mũno, bata wa ũgitĩri agitĩri aya nĩkũmũrora, na kũmũmenyerera ndagakorwo akĩhahamwo nĩ mũndũ, kana kuona ũru wa njĩra yoyothe, na bata wa mũtongoria ũyũ wa bũrũri, nĩkũtũmenyerera ithuĩ, ta akenya, na kũtũ gũtuonia njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ, na abatiĩ gũkorwo agĩ akĩrora akĩrora mabata maitũ, na abatiĩ gũkorwo e kionereria kĩa andũ arĩa a Kenya, na na abatiĩ kũmenya ũrĩa ithuĩ ta akenya tũkũne tũkũgacĩra, na ũrĩa tũkũneneha na ũrĩa tũgũkorwo tũrĩ a mwanya, na abatiĩ gũkorwo akĩmenya ũrĩa tũkũrĩha mathirĩ marĩa tũrĩ namo mabũrũrinĩ ma manja.

Rĩrĩa nguona nyamũ ici ciĩkĩrĩtwo itingĩinĩ cia thitima, ingĩ ikoragwo ciĩkĩrĩtwo thingoinĩ cia barabara, nyonaga ũyũ nĩ ũrogi, nĩ arogi makoragwo aganga, makoragwo makĩhenereria andũ atĩ nomamateithie kuona wendo, kana kana kũmahonia mĩrimũ, kana kũmateithia kũteithia mbiacara ciao ciagĩre, no ndĩkoragwo ĩrĩ irĩ ma. Ndionaga ta ikoragwo ciĩ ma, tondũ niĩ hakwa ndiĩtĩkĩtie maũndũ na ũganga kana ũrogi, niĩ ngoragwo ngoragwo njĩtĩkĩtie Mwathani no nowe tu angĩhota kũtũteithia na maũndũ maya, na aya makoragwo o andũ arĩa ma ma ma akũhenereria andũ kũhenereria andũ nĩguo mone mbia, na maticokaga kũmateithia ona hanini.

Haha ndĩrona mũmemerekia wa mohoro, wa station cia rendio, na ndĩrona ena indo iria abataranĩtie nĩguo gũkinyithanĩrĩa ũmemerekia ũyũ, na andũ aya makoragwo marĩ a bata mũno, tondũ nĩmatũkinyanagĩria kĩrĩa kĩrathiĩ nambere bũrũrini ona thĩ cia nja, na ndĩrona ena kĩrĩa na nĩdĩrona haha hena makombyuta ena indo ciothe iria abataranĩtie nĩguo gũtũkinyĩria mohoro, na ona no matũrehagĩra nyĩmbo cia gũcanjamũra ngoro, ma nyĩmbo cia tene, nyĩmbo cia thaa ici, nĩmatũheaga ng'ano iria cirathiĩ nambere, nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere mĩtũrĩreinĩ, mĩtũrĩreinĩ ya andũ, nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere mathibitarĩinĩ, thokoinĩ, na maũndũ matiganĩte na no hena ona station ingĩ cia rendio manyita manyi manyitithanagia andũ, andũ arĩa ma mahĩtanĩtie tene kindũ ta kĩũ. Ĩĩ.

Bata wa kambeini ici cia arwaru a mũkingo, nĩ wabata mũno, tondũ nĩ ũmonagia nĩwonagia arĩa ma makoretwo makĩrwara mũrimũ ũyũ, tĩatĩ nĩ mũico wa mũtũrĩre yao, kana, na nĩũmaheaga hinya mũingĩ mũno, na bado kambeini icio nĩciteithagia tondũ andũ aya nĩmahotaga kũ, kuona mbia cia kũgũrĩra andũ aya ndawa, iria mabatie gũkorwo magĩtũmĩra nĩguo kũnyihanyihia mũ mũrimũ ũyũ, makoretwo marwarĩte. Na, kambeini ici cibatie gũkorwo cikĩ, cibatiĩ gũkorwo o mwaka, kana o mweri, nĩguo kũnyitĩrĩra andũ aya na njĩra ciothe iria mangĩhota.

Ndĩrona haha andũ magĩthiĩ, na gũceranga kana gũthiĩ, nĩ gũkoragwo na bata mũingĩ mũno, kĩndũ kĩa mbere nĩũteithagia thakame gũthiĩ wega mwĩrĩinĩ, na nĩ ĩteithagia andũ arĩa mena kiro ngĩru, kũgũithagũithia kiro ciao, nĩguo makorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nĩ na bado nĩteithagia na ũgĩthiĩ ũguo nĩ maguta marĩa wĩnamo makĩru marĩa matabatie gũkorwo mwĩrĩinĩ, nĩmathirathiraga, na bado nĩ ũteithagia mũndũ kweheria meciriani maũndũ marĩa maramũthumbura, nĩũteithagia mũndũ gũkorwo na na gũkorwo na meciria mega, na kũhorera wega. Na nĩ kũteithagia mũndũ e mũcanjamũku.

Haha ndĩrona makĩambĩrĩria ma tene, na harahana ta harĩ harĩ handũ ha mbara, tondũ ndĩrona hena indo iria citũmĩkaga gũikia mbomu, na ndĩrona ta nĩ ciatũmĩkaga tene rĩu hatĩgĩtwo ta handũ andũ a thaici, kana a matukũ maya mangĩthiĩ kũrora ũrĩa hau kabere gwaikaraga, na na matharaita marĩa andũ a tene matũmĩraga. Rĩu handũ ta haha rĩu mĩako ta ĩno ĩtigagwo nĩguo andũ ta athaa ici cia matukũ maya tũrĩ magathiaga kuona ũrĩa kwarĩ tene, rĩrĩa kwarĩ na mbara.

Haha ndĩrona mũndũ ũrĩa ngĩcirĩria ahana ta mũnene wa handũ, kana ona cibũ na ũyũ ũhana ta mũthenya ũrĩa wa kũ ũkoragwo wa kũhanda mĩtĩ, na na andũ nĩmeyumĩrĩtie kũhanda mĩtĩ na haronekana ta mũnene ũyũ kana mũtongoria ũyũ nĩ ahandĩte mũtĩ wake wambere na nĩguo araitĩrĩria maĩ na nĩkionereria kĩega tondũ nĩaronania nĩwega kũrũmbuiya, kũrũmbũiya mĩtĩ, na nĩkĩonereria kĩega mũno. Na hau ndĩrona andũ me thutha wake makĩoya nginya mbica na nĩguo ĩkorwo ta kĩririkano kĩa mũthenya ũyũ.

Ũrĩa haha ndĩrona nĩ wendia wa indo ne nendainĩ citũ, na nĩguo andũ a thikũ a matukũ maya mahĩmbĩirie mũno, na kĩndũ gĩkĩ kĩrathiĩ nambere haha, nĩ gĩkoragwo na mĩena yerĩ, kĩndũ kĩa mbere, no wone mbia nyingĩ mũno, na kindũ gĩa kerĩ mbia ciaku no ciũrĩre haha. Ũkoragwo wĩ wĩ wendia wa ũkoragwo wĩ wendia wa mũnyaka, haha no wone mbia nyingĩ mũno, no ũkorwo na bainda nyingĩ mũno, na no no ũte mbia ciaku nyingĩ mũno.

Haha ndĩrona nĩ akombithania a mbia makĩgathĩrĩria wĩra wao, ũrĩa ũbatie gũtũmĩra mbia ciaku wega, na bata wa gũkomba mbia ta ici ũgekũria nacio, ũgacionjorithia na ũgekũria nacio ningĩ uga ũkamacokeria mbia ciao, cina maciaro cina maciaro na hau nĩho monaga bainda yao. Na ndĩrona makĩra makĩgathĩrĩria wega makĩra andũ ũrĩa ma ũrĩa mangĩkomba mangĩkombana ũrĩa mabatie gũkomba andũ arĩa andũ arĩa magĩrĩire ta kambuni ĩrĩa ĩbatie.

Haha nohakorwo nĩ maũndũ matiganĩte marathiĩ na mbere. Kĩndũ kĩa mbere no gũkorwo nĩ barabara ĩrenda gwakwo, rĩu mwena ũrĩa mwega, no ĩkorwo nĩ barabara ĩrenda gwakwo nĩguo nĩkio maitĩte ũguo nĩguo mathondeke barabara ĩno, ta ũrĩa ĩronekana nĩ bara ti barabara ĩhana wega nĩ no gũkorwo marenda kũmĩthondeka, kĩndũ gĩa kerĩ no gũkorwo nĩ aikari a itũra rĩrĩ maitĩte nĩguo kũrigĩrĩria ngari citikahĩtũke, ma ma makĩendaga makaya mao maiguo nĩguo barabara ici cithodekwo no kũringana na mbica ĩrĩa, ndĩrona ũrĩa ndĩrona mbica ĩno nĩ horeru kwoguo nĩ mwena mwega wa, kwoguo nĩ nĩ kwawega kwoguo, mahiga maya kana indo ici citĩtwo haha barabarainĩ nĩguo kũmĩthondeka nĩguo ĩkorwo ĩ njega.

Haha ndĩrona haha ndĩrona nĩ, wendia na ũgũri wa, haha ndĩrona nĩwendia na ũgũri wa indo, iria cithondeketwo nĩa nĩ moko ma andũ, mũno mũno ndĩrona haha ũndũire wa amathai, ũihũrĩte haha, na marendia indo iria mathondekaga, mũno mũno nĩo mate ma mathondekaga indo ta ici, bangiri ici, mĩgathĩ, na indo ingĩ iria ciĩkĩragwo njoheroinĩ, na ndĩrona haha nĩta handũ harĩa athũngũ kana andũ a bũrũri wa nanja, ona nginya andũ a o a gũkũ bũrũrinĩ witũ, mathiaga kwĩrorera ũthaka ũyũ wa ũndũire wa amathai, ona kana ona ninjũĩ hena handũ haigĩtwo ona indo cia ũndũire wa agĩkũyũ, na hau nĩho andũ mathiaga makerorera makĩgũraga indo makĩgũraga makĩcigũraga.

Ũndũ ũyũ ti mũritũ gwĩka, kĩndũ kĩa mbere mũndũ ũrĩa ndĩrabundithia abatiĩ gũkorũo na wendo wa kwenda kũmenya tondũ mũndũ atarĩ na wendo wa kwenda gũtuma njuĩrĩ pause ndangĩnyita naihenya. Haya kĩndũ kĩa mbere ingĩamba nyonie mũndũ ũyũ gũthambia mũtwe wega, gũthambia njuĩrĩ ĩyo wega nĩguo mũndũ ũcio akorwo e mũtheru mũtwe. Njoke ndĩmuonie ũrĩa abatiĩ gũcanũra agĩtũmĩra macini ya thitima. Njoke ndĩmuonie ũrĩa abatiĩ kũgaya njuĩrĩ wega na kũminyita wega na kũmĩoha amĩnyitĩtie wega no ndakomĩrie mũtwe mũndũ ũcio aratuma mũtwe. Njoke ndĩmuonie ũrĩa abatiĩ gũtũmĩra kĩndũ ta kĩu kĩ hau mbica-inĩ, ndĩmuonie ũrĩa abatiĩ gũtũmĩra. Na ũguo nĩguo ingĩonia mũndũ gũtuma njuĩrĩ.

Haha ndĩrona bamĩrĩ, ĩ ngenu, bamĩrĩ ĩmwe thaka mũno, ĩhana bamĩrĩ ngenu biũ, nĩ hena mũthuri, hena mũtumia, na mena twana twĩrĩ, na nĩndĩrona ona mũtumia nĩ mũritũ, nĩmara nĩra nĩmareterera kana kangĩ, na ndĩrona mathiĩte kũhũrwo mbica ĩmwe nĩguo makorwo na kĩririkano kĩega, na bamĩrĩ ĩno ĩhana ĩngenu biũ, nĩatheru, mahana wega nĩathaka. Mekĩrĩte nguo cia kĩũndũire, a ciana icio ciĩkĩrĩtwo nguo cia kĩũndũire, na nguo cihanaine na cia mamu wao, na ndĩrona nĩ bamĩrĩ ĩmwe thaka mũno, na nĩma nĩacanjamũku, mothiũ mao nĩmaronekana mena gĩkeno ngoroinĩ, na, nĩ ũndũ wa gũkenia mũndũ mũno.

Kĩndũ kĩa mbere mũndũ abatiĩ kũmenya gwĩthambĩra, ona nĩ kiugĩtwo nĩ arigitani, kindũ kĩa mbere, gwĩthambĩra nĩ gũteithagia marũngo ma mwĩrĩ mũno, nĩ ũteithagia marũngo kerekarekania, na ningĩ nĩgũteithagia mũndũ kũ gũtiga meciria maingĩ, na kuma hau e mũndũ mũkenu na mũcanjamũku. Na tutigaine na maũndũ marĩa gwĩthambĩra kũngĩkĩra mwĩrĩ, mũndũ no acarie abatie kũmenya tondũ nĩ ĩmwe ya njĩra cia gwĩteithia, mũndũ no agwe mainĩ, kana no ũkorwo handũ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya gwĩthambĩra, na no wĩteithie, na ũteithie ona mũndũ ũtoĩ gwĩthambĩra, agĩthiĩ kũ kũnyua maĩ no ũmũteithie, ũ ũhonokie maica make, nĩ gwĩthambĩra kwĩna bata mũno.

Haha ndĩrona airĩtu athaka mũno mehumbĩte nguo cihanaine na torĩa kũronekana nĩta me ũthoniinĩ tondũ wa ũrĩa kũgemetio, ũria mekĩrĩte, ũrĩa mahana na nĩkuina maraina, na ũthoni ũkoragwo wa gũthiĩ harĩa mwanake athiaga kwa mũirĩtu agathiĩ akamũgũra, agathiĩ akaneana ,akaheana indo iria aretĩtio tokorwo nĩ ng'ombe, mburi, indo kana mbia okorwo nĩ nĩ njohi ya kĩũnduire ĩrĩa twĩtaga mũratina, indo ta icio no mbicainĩ haronekana tarĩ ũthoni na hena airitu makenete mũno makĩ ĩro ĩro kũronekana tarĩ kuina maraina.

Ndona ũũ, ndĩrona ngano cia ũgĩkũyũ, na torĩa tweragwo nĩ acũcũ aitũ, hena hena marũ rũgano, rũ marũgano me maingĩ matene, tweragwo, ĩmwe yacio nĩ iria cia Wangũ wa Makeri, na ngano ingĩ iria tweragwo cia andũ arĩa marĩ araihu ngano iria tweragwo cia gũthekania, gũthitũra na ingĩ ciarĩ cia mataro, na iria ingĩ ciarĩ cia gũtũbundithia maũndũ maingĩ.

Haha ndĩrona nĩ kĩmeneyithia kĩa, airĩtu kana atumia arĩa manyitĩte ndaa na ũrĩa kũringana na ũrĩa ndĩrona marerwo nĩwega kwĩrora ũgima waku wa mwĩrĩ wamenya nĩũnyitĩte ndaa na marerwo okorwo nĩũ wĩna ndaa kana nĩũrecirĩria wĩ mũritũ, no ũthiĩ no ũhũrĩre ndagĩtarĩ waku kana noũthiĩ wone ndagĩtarĩ waku na no nĩmarerwo gũtiĩ kuona ndagĩtarĩ maita maingĩ nĩgũteithagia nĩguo mũirĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ ahote kũmenyerera ũritũ wake na mwana akũre eeh emũgima na ena na ena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Haha ndĩrona ciana ithatũ, irĩa cironekana ciĩna thĩna wa mahĩndĩ. Thĩna wao wĩ magũrũ-inĩ, ũkoragwo wĩ mũrimũ wa mahĩndĩ wa magũrũ, nĩguo gĩtũmĩte magũrũ mao maikare ũguo mataganĩtie. Na ndĩrona me thibitar-inĩ na kũringana na ũrĩa njũĩ, mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagũo na ciana nĩ cicokaga wega, magũrũ magacoka wega magakorwo marũngaru na ũrĩa ndĩrona, mahana ta, mahana ta marakarĩte kana ngoro ciao nĩ nyimanu, no mathondekwo nĩ arigitani arĩa mathomeire wĩra ũyũ nĩ megũkorwo me, Pause nĩ mekũhona.

Na rĩu ingĩ mwĩra andĩhie andinandinĩrie thogora ũrĩa arandĩhia, ndĩmwĩre ona ngerie kũmũiguithia ngĩmwĩraga tĩ ndũthi ciothe citũrĩhagia ũguo. Ndĩmwĩre hau handũ ona ti haraihu mũno nĩkĩi arandĩhia goro, na andinandinĩrie, nĩaramenya ũrĩa gũikaire ta bũrũri, ũrĩa tũikaire, a a angĩ ĩgerie kũndinandinĩria thogora ũcio. Ndĩmũiguithie biũ nginya etĩkĩre ngĩmwĩraga ona mũrigo ũcio ti mũnene andwarĩre, na ndĩmwĩre nĩwe ũrĩa njĩ ndĩmwĩtĩkĩtie, nĩwe njĩtĩkĩtie angĩhota kũjĩkĩra wĩra ũcio wega, ndĩmwĩre ndakandĩhie goro, ĩ, na ndĩmũiguithie andinandinĩrie thogora ũcio.

Irio ici kũringana na mandagĩtarĩ, matikoragwo maciĩtĩkĩrĩtie mũndũ kũrĩa, mũno, ona ti mũno, matikoragwo ma maciĩtĩkĩrĩtie mũndũ kũrĩa, tondũ kĩndũ wa mbere kĩa mbere, citikoragwo ciĩ njega na ũgima mwega wa mwĩrĩ, no rita rĩmwe rĩmwe mũndũ no arie gwĩkwenia nacio, na niĩ nĩndĩcirĩaga, na nĩndĩciendete mũno tondũ cikoragwo na cama biũ, na no ndicirĩaga mũno, no tondũ ndiendaga gũkorwo na kiro iria itabatiĩ, na irio ici no cicũngĩrĩrie gũkorwo na maguta maingĩ ngoroinĩ, na kwagĩa maguta macio nĩmacungagĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ ya ngoro, na no na ti njega ũngĩ ũngĩ menyeria kũrĩa mũno, no rita rĩmwe rĩmwe mũndũ no arĩe cia gwĩkenia nacio, kana gwĩcokeria ngatho kĩndĩ ta kĩu. Mũndũ no arĩe o rita rĩmwe rĩmwe, no ti kũ ti kũmenyera kana gũcimenyeria mwĩrĩ tondũ citikoragwo ciĩ njega ũguo mũno.

Haha nĩ station nĩ station ya rendio na kũringana na mawoni makwa na kũringana na ũrĩa ndĩrona, hahana ta hena andũ manyitĩtwo ũgeni, na hena mũmemerekia, no hena angĩ mahana ta manyitĩtwo ũgeni, mahana tarĩ ataramu a kĩndũ, ta marenda kũbundithia andũ ũ mahana ta marenda kũbundithia andũ kĩndũ, na na nĩũhana ta ũmemerekia wa ũrutani wa kĩndũ na ũguo nĩguo ndĩreciria.

Haha ndĩrona hena mũtumia na hena mũthuri, na kĩrĩa mareka nĩgũtinia kĩande, na haha haronekana tarĩ me ũthoninĩ ona kũrĩ kuringana na ũrĩa mekĩrĩte, ũrĩa mekĩrĩte kĩũndũire, na ũrĩa ma mahana nĩmathiangĩte kĩmĩaka, nĩ akũrũ hanini na kĩrĩa mareka nĩ gũtinia kĩande, ũyũ nĩ ũthoni kana no ũkorwo nĩ kwerũhia marerũhia ũhiki wao, ĩĩ.

Kũringana na niĩ ciana citũ citirĩ na ũgitĩri icigoinĩ cia mũingĩ, tondũ thikũ ici nĩgũkoretwo na nĩgũkoretwo na ũhagũku wa wa ũgitĩri. Na nĩgũkoretwo na andũ, maroragana, angĩ nĩkũnyita ciana citũ cia airĩtu, ona thikũ ici nindĩraigua nginya ciana cia anake nĩciranyitwo, no kĩndũ ingĩenda kuga nĩatĩ, ciana citũ citirĩ na ũgitĩrĩ, no nĩ no nĩ wĩ wĩigĩrĩrĩki wa o mũciari, kũnyi kũrora mwana wake ũrĩa gũbatiĩ, na kũmũrora wega na harĩa atarĩ ho, akamũigaga mahoyainĩ, nĩguo mwana wake agaikaraga e e mwega hindĩ ciothe, na na akera mwathani agitĩre ciana ciake na andũ arĩa oru. No kũringana na niĩ ciana thikũ ici citirĩ na ũgitĩri, mũingĩinĩ, nĩũndũ thikũ ici ona andũ andũ makoretwo andũ makoretwo oru mũno, nĩmara, nĩmara hahama ciana ũru mũno.

Maũndũ marĩa mangĩtũma kĩhiko kĩnyite, ũndũ wa mbere nĩ wendo. Wendo kwanja nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere tondũ nĩkĩo gĩatũmire mahikanie. Ũndũ wa kerĩ nĩ kwaranĩrĩa, rĩu ta hĩndĩ ĩrĩa mũthuri e na kĩndũ gĩa kwĩra mũtumia kana he na ũndũ mũtumia areka na ndũramũkenia akera mũtumia, o na mũtumia ta guo, o nake he na kĩndũ mũthuri wake areka no gĩtiramũkenia akamũĩra, makaranĩria okorwo he na ũmwe wa o e na rĩciria makaranĩria makamenya ũrĩa megũĩka. Na bado he na gũtĩyana, gĩtĩyo nĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩtũma kĩhiko kĩnyite tondũ thikũ ici nĩtũiguĩte maũndũ ma andũ kũhũrana atũmia kũraga athuri, athuri kũraga atumia na gĩtĩyo nĩkĩo gĩbatiĩ na nĩkĩo kĩndũ kĩmwe kĩa mũthingi mũno. Kĩndũ kĩngĩ nĩ mahoya, nĩ wega kũnyitagĩrĩra kĩhiko gĩaku na mahoya tondũ thikũ ici nĩ gũkoretwo na andũ aingĩmarenda kũnina ihiko ciandũ, mahoya no mo nĩmanyitagĩrĩra na bado gũtĩyana nakũĩrana maũndũ nagũkorwo mũendanĩte na mũkonania wendo wanyu.

Gĩtũmi kĩa kũnyitanĩra na andũ, kana bamĩrĩ nĩ, nĩ mwega mũno, ta haha ndĩrona andũ makenete mũno makarĩanĩra hamwe, makĩaragia makamenyanaga haha nĩho wonaga, wonaga mĩeke mĩingĩ tondũ no wone, no ũkorwo ndũ ndwarĩ na wĩra, no haha no ũkorane na mũndũ, ũmwĩre nĩ ũretha wĩra agwethere wĩra. Hena ũndũ okorwo ndũhotete kũingĩra cukuru, haha na mũkiaranĩrĩa o ũguo no wĩre mũndũ nĩ, nĩ nemetwo kũingĩra cukuru, akũrĩhĩre cukuru na indo taicio na haha nĩ hega ha kũnyitanĩra, kwaranĩria, gũkenanĩra na kũmenya andũ ũrĩa maikaranĩtie, na ũkamenya andũ aingĩ mũno na ũkamenya na ũgakorwo na mĩeke mĩingĩ mũno ya mũtũrĩre.

Haha hena mũirĩtu ũ ũrĩkĩtie cukuru, na rĩu nĩa nĩ nĩaheo marũa makuonania nĩarĩkĩtie cukuru, na ũyũ nĩũkoragwo ũndũ ũkoragwo na gĩkeno mũno bamĩrĩinĩ, ona andũ a itũra na ona we mwene warĩkia cukuru, nĩũkoragwo mũndũ nĩaiguaga e etĩĩte mũno, na nĩũhotaga rĩũ gũthomera gĩthomo kĩu, na gũteithia rũrĩrĩ harĩa ũngĩhota, na njĩra iria ũngĩhota na kũrĩkia cukuru nĩ ũndũ mwega mũno

Gũkorwo mũrutani wa kuoya macuma kana gwĩka gwĩka mazoezi ũbatiĩ gũkorwo onawe wĩ mwene ũthomeire maũndũ ma mwĩrĩ, maũndũ marĩa ma mathondekaga mwĩri, irio iria mũndũ abatiĩ kũrĩa, na mazoezi marĩa abatiĩ kũruta nĩguo gũĩkara e gũikara ena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ihinda rĩakwa rĩa mbere gũikara gwĩka ũndũ ũyũ, ndarĩ mũkenu, na no hena hakoragwo na kaguoya kanini, tondũ nĩtũiguaga ng'ano, atĩ mwana nĩarũgire agĩkomera guoko gũkiunĩka, kana agĩkomera kũgũrũ gũkiunĩka, kana makĩringana ũru kũu thiinĩ, no ndarĩ mũkenu, ndarĩ mũkenu biũ, na nĩndaiguĩte ndĩ mũcanjamũki, na ndĩ njihũirwo ni gĩkeno, na gĩkeno na kuma hĩndĩ ĩyo, nĩ thiĩte gũthaka na kĩndũ gĩkĩ maita maingĩ mũno, na nĩ nĩũteithagia mũndũ kũigwa e sawa akĩgwa e sawa biũ.

Mũndũ ũyũ nĩmũtaramu wa wa rwĩmbo, athomeire maũndũ ma nyĩmbo na mĩtambo, na mũndũ ũyũ atũmĩkaga gũcanjamũra andũ, kaingĩ kaingĩ ũmakoraga me kĩrũrũnganoinĩ, nĩmetagwo makarĩhwo magathiĩ kĩrũrũnganoinĩ, na no ũmakore irabuinĩ, hoterinĩ nene nene, ona kana hoterinĩ na matũmĩkaga gũcanjamũra andũ kũmekĩrĩra nyĩmbo iria cibatiĩ maka makatukania nyĩmbo wega, na gũcanjamũra andũ, makĩmoragia ciũria magĩkenagia tu o andũ nakũ nakũ ,nagũtukania nyĩmbo ciao.

Ũũmbi wa nyũngũ hau tene nĩ wahĩmbĩirio mũno na niĩ ndĩrona hena bata wa, nĩwahĩmbĩirio mũno hau kabere na ona thaa ici niĩ ndĩrona hena bata wa ũũmbi ũyũ wa nyũngũ ũcoke, tondũ nyũngũ ici kĩndũ kĩa mbere nĩ nyũngũ ici nĩciaheagwo airĩtu arĩa marahika. Maheagwo nĩ manyina mao makĩrwo rĩu ũrĩrugagĩra mũthuri na nyũngũ ici. Na ũũmbi ũyũ nĩ ũmwe wa ũndũire witũ na tũbatiĩ kũũhĩmbĩria ona thaici matukũ maya tũrĩ, tũbatiĩ kũũhĩmbĩria biũ. Na ciana cia thikũ ici cibatiĩ cionio kũũmba nyũngũ tondũ nĩ ũndũ ũmwe mwega mũno na nĩ ũkũrehe mbia na mbando nĩ tũrahĩmbĩria ũndũire witũ ndũkorĩre thĩ.

Haha ndĩrona hena nenda mĩthemba yothe kana mĩthemba mĩingĩ ĩrĩa tũkoragwo nayo thimũ-inĩ citũ na iria tũtũmĩraga na nenda ici no ũcitũmĩre kwĩyaka kana kwĩmomora. Kĩndũ kĩa mbere, no ũtũmĩre nenda ici gũthoma maũndũ mangĩ na maũndũ, gũthoma maũndũ mega na gwĩbundithia maũndũ mangĩ marĩa ũtoĩ kana no wĩbundithie maũndũ ta kũruga, ũrugi, wohi wa njuĩrĩ no wĩbundithie mathomo, no wĩbundithie maũndũ maingĩ mũno na no wĩmomore namo tondũ no ũtũmĩre nenda ici kuona mbica itarĩ njega iria cigũ, iria cigũ, cigũthaka na hakiri ciaku kana iria cigũtũma ũkorwo na mĩthĩire ĩtarĩ mĩega na nenda ici mũndũ nĩwe acagũraga ũrĩa ekwenda gũtũmĩra, na no cikũmomore kana no cigwake.

Ũndũ ũyũ wakũmenyerera maitho nĩũndũ ũmwe ũkoragwo wa bata mũno, kĩndũ kĩa mbere, maitho nĩ kĩga kĩmwe kĩa mwĩrĩ kĩrĩa gĩkoragwo gĩ gĩa bata mũno, na kĩbatie kũmenyererwo na njĩra ciothe. Tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ wathiĩ rũkũngũinĩ, maitho maya no mathũke, wathiĩ rũkũngũinĩ mũno no mathũke ona kana wathiĩ ndogoinĩ, ona kindũ kingĩ thũkia maitho nĩ gũkoragwo twĩrĩtwo nĩ arigitani maita maingĩ ũgathiaga kũrorwo ũgima waku wa maitho kũrora ũrĩa maikaire ona waikara waigua waigua nĩtamaratura ũgathiĩ ũkarorwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na nĩũndũ ũmwe wa bata mũno, tondũ maitho nĩ kĩndũ gĩa kũmenyererwo mũno.